Ore enikoni tenetumi ena mbae naa eng'as taadoi oltung'ani ele duo ogira airemisho eng'as alo aing'oru ewueji sidai niunishore nemetii enterit sidai ore pidip aing'oru nitomoki doi ashomo aing'oru entulugumu nitum ashomo aiteru airemisho ore pidip airemisho nilo olduka ning'oru embekuu ekuna tokitin ekuna kitunguu zaumu ore pee eyas ena nibukoki enkare ashu Eun tenkalo ewueji netaana enkare nianyu metubulu tiatua nkuti olongi ake naitumoki na ahomo awa sokoni nilo amir nitum eropiani niboloki kewon biashara eno naitumoki doi ahomo aisumie nkera

Ore pee enetipat ena mbae tenkop ashu temurua ang naa maua taadoi Kuna maua Kuna natunoki naaji tee compound eno edim ashomo atuno tee compound ashu torbarasa lino ore naaji paa enetipat kisidai amu ekitumoki aishoo enkijiape sidai ashu ketumoki orbarasa lino ashomo naaji anoto naaji esidano ashu ashomo anoto enkijiape sidai tenelo pee elo aipoto elomon ore sii doi ena mbae paa enetipat tenilo pee elo ainepu enkang naipanga esidai naa keuno Kuna maua ore Kuna maua naa kitobir enkang kitobir amu etumoki anoto iltung'ana opuonu aitobir awosho mpishai tine nitumoki naaji ashomo siiyie netumoki enkajit eno ashomo atisidana oleng

Ore naji enaiko nanu paitobir enabae, ekalo tatoi aunisho. Nalo tatoi aitobir olchamba, nalo toi aing'oru irkeek pookin lolchamba, natumoki toi sininye ashomo aing'oru empeku sidai, natumoki naa ashomo olchamba airemisho, naing'oru tatoi entulugumi, natumoki na ashomo atuunisho. Ore tatoi pilo aunisho, netumoki taa ashomo atonyorra enabae oleng. Amu, itulo atum enatoki apa nishomo naa alaun, tesidano, na itumoki tatoi ashomo atishipayu. Esidanu naji amu tenemu nai tenaa iyata nkera kumok naji esukuul, na itumoki naji atoriko olchamba lino, nipuopuo akesisho, nipuopuo apik naji irkuniyiani, nitumoki ta ashomo naji atimira tosokoni. Itumoki doi sininye ashomo naa atimira entoki apa nishomo aun, ore petumoki pepoi naa apuo ainyang'u, nitum naa ropiyiani. Ore pitum iropiyiani, nilo toi sininye aisumie inkera, nilo arikie nkera sukuul, nitumoki naa ashomo naji aendelea siye tebiashara ino, nilo toi sininye ashetishore ashet enkaji sidai, nitumoki naa ashomo siye atamanya.

Ore taa enikunari ena mbae temurua ang nilepuo oleng temurua ang ee mbae taadoi euni olchambai edolita Ajo kegira oshi taata enkop pookin ang'enu iltung'ana pookin ang'enu amu mekure enyu iltung'ana enapakata mekure etiu ena enapakata nemeunisho iltung'ana etaa oshi taata keunisho ake iltung'ana netumoki ashom atekes ilchambai lenye netumoki ashom anoto endaa eilepua sii ena siai temurua ang amu eshomo iltung'ana kumok abol ebiasharani enye nepuo doi sinche aendelea tee maisha amu eshomoite ashetishore Kuna pisai netumoki amu keeta naaji iltung'ana ilchambai kumok netii naaji enkulupuoni sidai nemekure oshi taata edungo enchan neeku kepuoito ake akesisho enyor oshi taata enasiai olchambai emurua oleng neeku sidai naaji enasiai tenilo naaji aiteru amu elo ailepu tenkiterunoto oleng

Ore taadoi temurua ang adolita Ajo eshomoki sininye aunisho temurua ang nepuoi taata aun edaiki napashipasha ena doi Kuna irmashungwa ehomoiki taadoi aun akeyie edaiki napashipasha ormatunda nepuoi sininche aun irnganya oo irmaembe eishoki akeyie aunisho tenkop oleng nilepuo sii doi ena biashara oleng tenkop ang amu tenidol iltung'ana loo ilchambai negira doi aku karsisi oleng amu kepuo taata atum eropiani netumoki doi amu ketumoki naa ashom aing'oru irkeek pookin peyie naa melo olchamba aruoyo eitobiraki sii amu kepuo enkera enye apuo sukuul nepuo aisuma nepuo doi sininje ainyiangishore Kuna pisai nepuo ainyiang'u olchamba petumoki naa ahomo airemisho tekila mahali naa edolita Ajo eshomoite iltung'ana ailepu oleng etengenita sii doi oleng iltung'ana etaa kegira tanakata apuo airemisho pookin

Ore entoki naji nalotu indamunot ainei tenadol ena, adolita naji ajo, aunisho tolchamba lenye. Adolita si ajo, etubulua tatoi ele shamba, amu eshomoita tatoi irmatunda ajing', apa naa loyieu olopeny naa nelo olopeny aun. Adolita si toi ajo, ke fresh ele shamba oleng, na sidai amu megira alau meeta entoki nagira alau amu tenaa irkeek, adolita ajo epikitai, amu memanita naa naji inkukuuni ashu ng'uesin, oshi natumoki naa ashomo ainasa olchamba. Adolita si toi ajo, egirai abukoki enkare oleng, amu kipilipil tatoi ele shamba. Adolita si toi ajo, etaa elo ake olopeny ele shamba alo toi amirisho nelo toi atum naa naji iropiyiani. Amu, etaa enkesare ejo pelotu ajing'. Amu idipa naa irmatunda atupuku. Adolita si toi ajo, sidai tatoi enabae oleng, amu kelo toi ilo toi aku naa busy tesiai ino, nitumoki

Ore tadoi pee eibelekenye ena mbae temurua ang naa kesipa Ajo eibelekenye pii ena mbae amu ketii oshi taa enchan nitobiraki esilankeni ashu iltingai neeku etumoki ashomo anoto enkare nilo abukoki olchamba sidai si amu etisidana oshi taata enterit etonyara enasiai ewunore neeku tenelo piloo aunisho naa elo arasaa nilo akees olchamba lino oleng sidai sii amu etii antulugumi naa kitobir oshi ena siai olchamba oleng neeku tenelo piloo abukoki entulugumu nilo abukoki enkare nilo sininye apik irkeek ele shamba lino nelo taadoi abulu tedorop oleng nailo atumoki ashomo atimira entoki apa nishomo aun netumoki amu etumoki ashomo anoto eropiani nitumie Nkera nilo ashetishore nitumoki ashomo ainyiang'unyie nkulie daikin

Eeh kaidim naaji atolimu ajo kainyoo nakira alo aasa tene. Wore embaye naloito aasa tene, adolita taatoi irpaek oika, niturruroki taatoi kulo paek oleng', amu kitayuni ake neiki etii enoshi shata naunore. Adolita taatoi ajo wore embaye naloito aasa tene, kepoitoi taatoi aikausha kulo paek, pee etumoki naa aashomoita aatoito. Pee etumokini toi aashomoita aatekes. Adolita sii toi ajo enkaji etii kulo paek, enkaji sapuk oleng'. Adolita taatoi ajo kepoitoi aikausha, pee etumokini aashomoita aatekes, nepuoi toi aapuo aidong irkulie, nepuoi toi aapuo aamirr irkulie aapik irkuniyiani, amu inakata naa etumokini aashomoita naaji aatimirr. Neeku, wore nai embaye nadolita tene, keekitae naaji, pee etumokini taatoi aashomoita aatekes, kulo paek tendorop oleng'. Etii naa iltunganak oopuo aakes, netii irkulie oopuo aakes metaa enkurma, nelo taa enasiai aendelea oleng'.

Ore taa maana ena siai arashu naaji maana ena olog naa adolita Ajo etii Nkera naramitatitae oleng amu adolita Ajo etii oldakitarii oipotokoki ena ramatare peyie etumoki ayeu atudo Kuna kera adolita sii Ajo Nkera sidan oleng edolita Ajo eipotokoki naa najii oldakitarii arashu orkitarii petum naa naaji ashomo atudo naa lele Shani oyawuaki ore enasiai elepua tenkop amu etaa oshi taata kumok elaratamatak netumoki amu kitanyamalita elarikok petumokini ashom sininche ayaki olchani otumokini naa ashom atud neramatieki Kuna tokitin petumoki naa moyiaritin ashom atapaash adolita Ajo elepua ena siai oleng amu mekure etaa olchani lemeudi ntokitin netisidana oshi taata eramatata oleng

Wore naaji embaye nalotu indamunot aiinei tenadol ena, adolita taatoi ajo, etii maua naatuunoki oleng' tene. Naa maua taatoi sidan. Idolita sii toi ajo eshomoita inkujit aabulaki naaji inewoji oleng'. Wore entoki nalotu indamunot aiinei naa enkata naaji olari ena. Amu adolita taatoi ajo eshomoita maua pookin aipilipil. Eshomoita sii doi inkujit aabulu, nebulu taatoi imaua oonkabilaitin pookin, amu adolita taatoi kuna maua ajo etubulutwa, naa ketumoki ninye oshi inkera aashomoita aiguranie kuna maua oleng'. Nitobiraki amu, esidai naa ene amu ketashare naai, wore enaang idolita ajo ikarayie etii nai osero atua osero oleng'. Nitobiraki amu, ketumoki naai inkera aashomoita naaji, aashomoita aatadalare naai kuna tokitin amu kenyor inkera aatadalare imaua oleng'. Wore sii taa enkae, sidai naai tenilo aramat tene amu kepuo naatoi intokitin inonok aatum inkujit. Amu tenaingor naaji enewuoji, tenetum naaji, tenetumoki naai inkishu

Eshomo ena siai aendelea oleng temurua ang edol sii Ajo ore ena siai edol Ajo mboshok ehomoki aun tene nidol Ajo ehomo iltung'ana aibungakino ena siai obo olikae petumoki naa ahomo ataas ena siai etodua Ajo etii eloo dipa ailepa oleng etii doi ninye eloidipa ahomo atabol ebiasharani too lati aipalog too lati otulosie amu ehomo nepuo aikesisho nepuo atum ena toki nashomoto aun ena mboshok ena irpaek ntokitin ake iyie pookin naidim atun natumoki naaji ahomo atubulu tedorop oleng neeku sidai ena mbae nilepua ena mbae temurua ang oleng tening'or oshi taata naa iltung'ana loo ilchambai loota biashara sapuk

Ore pee enetipat ena mbae tenkop ang pee etumoki naaji iltung'ana ahom anoto enatoki nihomo aun tedorop oleng netumoki amu keyioloi oshi taata oltung'ani otuno mboshok neyiolou oltung'ani otuno kitunguu neyiolou oltung'ani otuno naaji sininye irpaek naitumoki naa naaji ahomo anoto entoki niyieu eilepua sii ena mbae tenkop ang oleng amu ore tenakata pingor oltung'ani lolchamba mehomo aboliki kewon biashara meshomo sii ashetisho eshomo Nkera enyena aisuma amu melo naaji ninye alau eropiani tenidip atuno ena ndaa enye naa keeku kelo ake anyuu irkastomani metuu Aya neeku elepua ena mbae oleng temurua natii nanu

Ore enasiai naa enetipat oleng temurua ang nadolita Ajo esiai olchambai ashu enkiremore natodua Ajo ore enasiai nilepua oleng amu mekure etaa entoki nemepuoi aun temurua ang amu ketii oshi taata enkare etuduoki oshi taa iltingai neeku etatana enkare neeku meekure etaa enkabila naaji oo ntokitin naaji nemetii amu oree naa irmariko nehomoki aun tenkop ang oleng epuoitoi doi ninye akes enchoto netumoki amu kepuo naaji iltung'ana ashom ainyiang'u kulo matunda tedorop oleng mepuo naaji abik oleng kulo matunda amu ketumoki ashomatubulu tedorop oleng neeku naa ore too oltung'ani naaji otuno ena olopeny netumoki ashom ainyiang'u ilchambai nebolo biashara nisumie Nkera

Ore naaji entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena mbae nadolita Ajo esiai elataa enaa elelek aa etae enkampuni niloito oshi ayaaki ntokitin alo amirike naaji irpaek ashu mboshok ore ena siai naaji naa kirepresent elata naipirta sii entoki nikidaini wee ntoki n nidai siiyie entoki kiyieunyeki wee ntoki nikiyieunye sinche neeku edolita Ajo enkoitoi naapuotoi alakie elolon apa litimira tenaa naaji mboshok naa esiana naaje nikipuoi apikaki eropiani netumoki sii amu ekilakini too nkoitoi pookin niyieu naitumoki naaji ahomo atolimu teniyieu nikipuoi apikaki esimu naa kitumokini ashom atipikaki esimu nikipuoi naaji aishoo naaji ashom aishoo mpisai cash

Ore pee enetipat ena mbae temurua naa petumokini naaji ahomo atayiolo arashu aitasheki iltung'ana esidai edolita Ajo iltung'ana kulo naaji eboitare taadoi irpolisi irkesin taadoi ake kulo nitobiraki amu sidai ena mbae oleng amu kepuo iltung'ana atoni torkuak sidai netumoki iltung'ana ashom atengenita netumoki naa iltung'ana ashom ataas biasharani enye meeta naa ai nyamali edol Ajo kumok eselenken naata irkesin elelek naaji aa irkuti kesin naaji loo irmareita ake kake sidai naa amu ketaana sininye police station neeku etumoki naaji oltung'ani awa orkesi lino nikipuoi apuo amirishore ashu kipuo amirissho netumoki amu sidai amu kumok irpolisi opuo naa aitasheki

Ore naaji entoki nadamu tenadol ena siai kadolita entasati nadolita enkiti kerai nadolita sii oldakitarii tene adolita Ajo eshope ena oldakitarii adolita Ajo elelek aa eloshi dakitarini kulo omanaa naaji apuo aishoo iltung'ana irkeek kitobirita oshi kulo dakitarini oleng amu kepuo naaji ainepu irmaireta limidim ate meeta naaji eropiani make etaa naaji ilntamuoyia oleng tiatua nkang'itie enye neeku sidai naaji ena mbae oleng naa egira taadoi oshiake ena mbae asaatemurua ang oleng naa sidai amu elo naaji ainepu oltung'ani enaa ormarei limidim naaji aate ashu meeta naaji ropiani kake etaa olntamuoyiai naa sidai amu kepuoi naa naaji aishoo irkeek natumoki ashom atabak tesidai oleng

Ore ena siai naa kisapuk oshi taata tenkop ang oleng adolita taadoi ajo sipitali ena ee etashitaki oshi taata esipitalini tenkop ang kumok oleng meekure etae emurua nemeeta sininche sipitali enye oldakitarii nitobiraki amu egira oshi taata ilarikok anyone asishoree amu ehomoki ashet sipitali netumokini doi sininye ashomoite anototo irkeek amu ketumiyo oshi taata iltung'ana ebare tedorop oleng amu adolita Ajo ore sii temurua ang nehomoki ashet sipitalini nabaya ong'uan neshomoki sii atum ildakitarini atumoki naa ashom atabak moyiaritin pookin neeku tenelo nemoyiei oltung'ani naa kelo atum orkishune tewueji tedorop oleng

Ee kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa tene ore entoki nagira asaa tene nadolita oltung'ani taruesh onapitai tenoshi gari onapitai oomonoki ropiani naa peyie etumoki ashomo atabak adolita sii Ajo emanita iltung'ana oleng elek aa oltung'ani laa kitumie naaji taruesh neeku kegirai aitasaru sipitali petumokini ashom atabak adolita sii Ajo etumie elo tung'ani oleng amu njoo ake pinepu oltung'ani oshomoki apik ena gari oltung'ana taruesh naa kemuoi elo tung'ani oleng kelelek etaa ewueji nehomo agila tosesen lenye neeku ketasaruni sipitalini peyie etumokini ashom atabak adolita iltung'ana Ajo eingorita torkitutoto oleng neitodolu naa Ajo naaji etumie elo tung'ani oleng amu eshomoki taadoi aing'or adolita Ajo eyatai ele tung'ani sipitali peyie naa etumokini ashom atabak peelo atum orkishiune

Ore taa embae nagira aasa tene adolita ajo osero ele orida oleng adolita sii toi maua ele Shani ajo etubulutua oleng ore embae nalimu nalimu nanu tene adolita ajo osero naaji ele orida oleng alaa naaji ore ele sero eyieu naaji nedungi aisiejayie amu osero naaji orida oleng amu kadolita ninye ajo kemisimis atua naa keleng sii toi enkop oleng etonyorija enkop amu adolita ninye naaji rkiek ajo eidipa ashomoita atoishoo epoita siinche atum rmatunda niaku adolita naa naaji ajo erida naa ene wueji oleng ore sii taa ene wueji enara sii taa netii nkishu kumok amu enyorr naaji ene wueji nkishu enyorr naaji ene wueji eramatare nkishu naaji arashu ntare pee etum naaji ashamoita naaji aisiejayie doi ele sero adolita sii toi ajo indim naaji aingura tene wueji ntare arashu nkishu naa kepuo naaji aar ele sero

Ore naaji paa enetipat ena mbae tenkop ang naa sidai amu mbae enjetare ena naa sidai amu tenilo naaji oltung'ani atum mpisai naitumoki taadoi ashomo ateshetishore esidai amu edim ashomo atesheta enkajit eno naitumoki ashomo atamanya naa sidai ena mbae amu tenilo naaji ashet enkajit sidai aikoji nimintoki naaji ataa enyamali etumoki ashomo ataasa biashara eno naitumoki doi sininye ashomo atunisho netumoki biashar eno asho ailepa oleng amu eyata naa enkajit sidai nimanya neeku etumoki ashomo aaku eyata store nitumoki apikie endakin naa nilo aitau tolchamba ashu naa etumoki naaji ashomo atesheta enkae aji sidai tenkalo naa enewueji eno netumoki amu tenilo naaji ashet enkajit sapuk eyata naaji orgilata lino naaji apik ndaakin enono pee etumoki naa ahomo awa osokoni

Ore naaji mbae najo nanu kegira asaa tene adolita eselenken kumok naitururote naishopito nkilani doi naaji nanyanyuk amu eshopoto nkilani naibor pookin naigero neeku kitodolu naaji kadol naaji nanu ena ntasati natii olturur ore eti olturur adolita Ajo eteyiara shai neeku kegira naaji iseerve nkulie peeyie etumoki ashomo aiteru entumo nayawua naaduo adolita sii ajo olturur ele oilepua oleng adolita Kuna tasati Ajo ntasati naasita esiai nehomoite aibung'a pookin petumoki ashomo ataas esiai tenebo adolita ninye Ajo elelek aa shai epuoito awok petum aiteru olturur lenye eilepa sii ele turur amu etaa ninche nkilani nanyanyuk neitodolu Ajo olturur oilepa oleng amu ataa naaji ninye benkii naa ketumoki ahomo aelewa ele turur loo Kuna tasati

Ore pee enetipat ena mbae temurua ang edolita Ajo Nkera Kuna natii sukuul naarita empira edolita Ajo enetipat ena mbae temurua ang amu kepuo naaji enkera aaku naara busy naaji epuoito naa aar empira migil naaji enkera apepenk nepuo amanaa amu tenelo naaji peepuo Nkera naaji amanaa ashu eku nemetaa esiai naa ketumoki ataas irkusi torok oleng neeku sidai naaji eninyiangaki enkerai eno empira nepuo aitururo naaji aa kumok nepuo atumoki aigurana amu ore empira naa ketumoki amu kelo enkerai akwetikwet nelak osesen netumoki doi ashomo ai refresher minds petumoki ashomo aitangejuko edamunot peeyie etumoki naa ashomo airurai etaa sawa netumoki amu migil naaji enkera apuopuo too nkoitoi nepuo naaji nepuo apepeno nepuo aar enkulie neeku sidai ena mbae

Ore naaji mbae nalimu nanu naagira asaa tene adolita olee oibungita osipika adolita Ajo ehall etii adolita Ajo eshopo orkiti bunch tee murt oitodolu Ajo keeta ewueji negira aitasheki adolita sii Ajo olee ele otaa mbae etipat nagira naaji aliki elelero ashu egira naaji aliki iltung'ana amu tenajo naanu aing'or naa keeta enkampuni naaje nasisishore ele lee neeku kegira naaji aiteng'en iltung'ana anaiki pee epuo asishoree ena mbae embae nalotu aliki ashu aa kelelek etaa ntokitin nayewuo ayaki peetum iltung'ana ashom ataas adolita Ajo eibungita naaji ormike peetumoki ashomo aitarasaki iltung'ana ebae nayawua naa tenaing'or kulo lewa naaji otaa biasharani neeku kegira naaji Ajo aliki iltung'ana eniko pee epuo aendelea tee maisha

Ore embae naagira asaa tene kadolita Nkera kutiti Nkera doi Kuna naedndelea oleng amu adolita kuna kera Ajo etii najii Kuna kera darasa nadolita Ajo meeta enimibungita enkiti laptop enye natumoki ashomo taasie esiai naishooki adolita naaji Ajo Nkera naidipa Kuna atengenita oleng naagirai aifundisha torkuak sidai oleng ore tanakata Kuna kera ore ejo enkerai abulu penyo mekure etaa entoki nemeyiolo tiatua ena mashini naajo kompita neeku sidai tenepuoi naaji aendelea Tena mbae hoo negirai sininye oshi aendelea too muruan nikitii nadolita Ajo egira enkera ang'enu oleng amu adolita Ajo meeta enimingorita ena mashini enye arashu ena laptop enyee neeku adolita Ajo etaa pii kegira Nkera aaku busy naa ore ena mba naa kelo ailepunye Nkera nelo doi ailepunyie ele Osho le Kenya amu kepuo naa naaji Nkera ang'enu oleng netumoki naaji ashomo atayiolo aitumia Kuna laptops enye

Ore mbae naaji nanu naa manyor ena mbae pii ore pee manyor ena mbae adolita Ajo mashishi ena nadolita olakeshena lolorika lee Azimio aa Raila Omolo Odinga apa telede Ari adolita sininye olakeshani aboitare ojo kipchumba mukrumen ashu mayiolo Ajo kalo elo amu nadolita esidai adolita naaji Ajo mee sidai ena mbae oleng amu ole lee arashu olapailog barnoti ele otaraki tolosho lee Kenya oshomki aing'or too risasi nadolita Ajo mbae ena nimitiship ashu nemelo naaji aitiship iltung'ana leilo Osho lee Kenya amu ore tesheria nimidimayu pingor oltung'ani naaji life amu ketumoki naaji ashomo

Ore ntokitin nadolita nanu tene adolita president lee Kenya former president uhuru moigai Kenyatta adolita sininye olakeshani lee Azimio Raila Omolo Odinga aa baba taa adolita Ajo enapakata pee epuonu aningunu pee epuonu aishoro handshake adolita Ajo egira airorokino nadolita Ajo etishipate kulo lewa nitanyamalate taadoi apa kulo lewa oleng kake ore naa siasa naa nejia ninye etiu ebai ake oltung'ani kepuo ake ninche iltung'ana lee Kenya amutakino oltung'ani ashu olarikoni oje kake mepuo aikata ninche ataa oleng epuo ake araa penyo kake epuonu ake aninguno adolita Ajo egira apuo aishoro handshake peyie etumoki ashomo airiamaru tee siasa ele Osho lee Kenya adolita sii Uhuru Ajo olarikoni apa sidai oleng

Ee kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa tene adolita selenken are nailepie tenkardasi naaji naapuoito aisapot olturur oje ashu entoki naaje naapuoito amir enkampuni naaje amu nadolita esidai adolita sininye kulie tung'ana otii ena shoto nadolita Ajo mbae naaji etipat tenelo oltung'ani pilo asuj nitumoki naa ashomo anoto emirishoi Tena siai naasita Kuna selenken adolita Ajo eshipa Kuna selenken oleng neeku tenilo naaji aas enabaye nikiwutakini nelelek naa naaji ashomo atarasaki elelek aa kepuoito naaji aisapot ebenki naaje ashu looni neeku kejo pitumoki ashomo anoto loon tedorop oleng nitumoki ashomo atabolo biashara eno

Ore embae nalotu edamunot ainei tene adolita Ajo enkiteng'ena ena naitengenitai taadoi elelero ashu naitengenitai olturur oje ohomoite apa ninche aibung'a neeku keetuo naaji peyie etuo enkopis enye nepuonu naaji atumo amu adolita eselenkei naibungieta ebukui wee nkalamu kitodolu Ajo keeta naaji entoki naigerito arashu edolita likae barnoti nadolita Ajo keeta iltung'ana naaji oingorita oleng neeku kitodolu Ajo naaji ketii enkiteng'ena naloito dukuya tene elelek aa kepuoito naaji aiteng'ena enikoo naaji pee epuo aibung'a ena naaji guruupi peyie etum ashom aendelea tee maisha netumoki ashom aendelea too biasharani nepuo aibung'a nepuo doi aboloki ate biasharani netumoki sii amu eitodolu Ajo eisumare naaji iltung'ana otii ine

Ee kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa ore mbae edukuya nagira asaa adolita egari oltung'ana lee tourism oltung'ana lee KWS epuoito taadoi adolita enanapita olowuaru keri nadolita Ajo ore ena ng'ues tenkop ang naa ketii oleng kake sidai oshi ena ng'ues amu Kenya ntokitin oleng naa mee marmali oleng amu engues naa kidim atobiko olapa eitu aikata Enya endaa kake tenelo sininye Anya nelo Anya araposho nadolita sii Ajo kemen sii oshi enkosheke amu kelo niar enkine nemelo Anya tenedol naaji Ajo keeta enayaitai naa ena ng'ues edol Ajo etudoki osindani neeku meelo aiposha kelo naaji asuj kulo tung'ana lee KWS adolita Ajo garin kumok Kuna nagira amanaa aing'or tele shamba

Ore naaji enikuna pee eibelekenye ena mbae tenkop ang oleng amu eshomoite ala Nkera aisuma nepuo doi atum esiatin nepuo sininche iltung'ana ang'enu neeku tenilo tanakata atum Kuna ajijik tenkop ashu temurua ang naa nelelek oleng pookin pilo atum naa ormarei limidim ate ashu lemegol tine naaji edim ashomo atadorie nkajijik nabonabo kake etengenita apa iltung'ana amu ore Kuna ajijik tanakata tenesha naa kelek kilo ashaiki nelelek si elo enaaji alo amuta teleleki oleng neeku sidai naaji tenepuo iltung'ana ang'enu aisuma peeyie epuo ang'enu nepuo aingua Kuna ajijik ore sii entorini ekuna ajijik ekemany eng'uesi amu atua ngijit naa neeku ore nkabilaritin oo ng'uesi ashu lasuria naa kelelek elo atuma mu kenyor naa ewueji netii nkujit

Ore paa enetipat ena mbae temurua ang ashu tenkop ang naa sidai naaji tenetii campus ashu training college natii naaji karibu ashuu nataniki emurua nitii ore paa enetipat ena mbae ketumoki Nkera ashom aisumata netum Nkera ashom ataas nkoosi naa naaji natumoki ashomi anotie esiatin peeyie etum atarasai neeku sidai naaji enasiai tenetanu college naaje ashu campus petumoki nkera ashom aisumata tewueji netaana nimitoki apuo ninye atum aimisuisa mpisai kumok amu ketumoki naaji enkerai tiag amu keeku kesujai tiag nelo naa ketumoki asho aendelea oleng sidai taa tenkisuma amu keeta naaji olerinyiore tenelo piloo aisomea course naaje nilotu naa naaji apply esiai naa elotu atum esiai teleleki